Gĩcigo-inĩ gitũ, nĩgwakĩtwo mathoko ma kĩrĩu, na gũgakorwo kwina nginya maũndũ marĩa manyitagĩrĩra ũthii wa na mbere, ta kwenjwo mĩtaro, gwĩkĩrwo mabati, na nginya gwikĩrwo maĩ na cioro theru thĩiniĩ wa mathoko. Atumia ningĩ nĩ maingĩrĩire wendia wa wa nguo ũrĩa hau kabere hatirarĩ, matĩraingĩrĩte mũno thiĩniĩ waguo.